Ũndũire witũ nĩ wa ũgĩkũyũ, nĩ tũgũranaga na twaciara ciana cia ihĩĩ, cia kinyia mĩaka ikũmi na ĩtatu, nĩ tũmatwaraga makaruithio . Na maruithio magaikara kĩganda thikũ inyanya, magacoka makaimĩra na nĩo metagwo ciumĩri. Marĩkia kumĩra, nĩ macokaga makahikania makinyia mĩaka ikũmi na inana. Na nĩho tũthiaga kũmagũranĩra na magagĩciarana na marĩkia gũciarana nĩho rũrĩrĩ rũtheremaga. Nacio ciana cia airĩtu tũtimaruithagia, makinyia miaka ikũmi na ina, nĩ kũhika mahikaga magaciarana na rũrĩrĩ ruitũ rũgatherema.

Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rwa maathai, maathai nĩ andũ mamenyagĩrĩra mĩtugo na mĩikarĩre yao mũno, marĩaga nyama na iria rĩtarĩ icamũre, na nĩ magagatagia mũno iria rĩao rĩkaganda na nĩkĩo wonaga mena hinya ũguo. Nĩ mathiaga kũhĩta na nĩ maguĩmaga, na nĩ mekĩraga nguo ciao mamenyereire mũno, macuka, na atumia matiĩkĩraga mĩbuto, athuri nĩo mekĩraga mĩbuto, na makeyoha mĩcibi, macuka macio mao igũrũ.